Kaing'uraa enkulukuoni olchamba, naing'uraa sii enchan nasha tina murua, fertiliser napiki inkulukuok, naitoki si aing'uraa endulugumi napiki emukunda.

kajo ketii olarikoni lemurrua ashu aa mca ,orbungei ashu president oshomo abaiki ina murua eeta ena n`gari siren.

Adamu ataasa enasiai olapa lioudo, eleari le Twenty twenty-four. Nataasa enasiai aun kuna puka, amiraki sukuulini emerua namanya.

Tenadol enasiai nadamu iltung'anak loitegemea inkamiani, anaa endaa, ninche naisho kulo nisho nkirik, naa iltung'anak lomanya enkop e Kenya e North Eastern oleng'.